Ũkwamba ũtinangie nyanya, ucoke ũtinangie gĩtũngũrũ, ũcoke wĩkĩre tũmaguta, na gacumbĩ gaku ũkoroge weega. Ciahĩa ucoke wĩkĩre dania, ũcoke no wĩkĩre spices, ũcoke rĩu wĩkĩre ngũkũ yaku kũu thĩiniĩ, ũkoroganĩrie wega, ĩkuma ĩ thaka mũno na ngũkũ ĩna mũrĩo mũno.

Marĩa ndanagerera ngĩhũthĩra Coconut nĩ nĩ ĩkoragwo íĩ nyũmũ mũno mũno ũũ nĩ atĩ ũgĩbatara kũmĩrĩa no nginya wambe ũmĩatũranie na kũmĩatũrania kwayo nĩ ĩkoragwo no uritũ mũno tondũ no ũhũthĩrire kĩndũ ta nyundo, kĩndũ ũkũmĩgũtha wega nĩguo yatũke. Wa kerĩ nĩ ĩkoragwo na maĩ makoragwo kũu thĩinĩ na maĩ mau nĩ mega mũno either ũkĩmanyua kana ũkĩruga no uruge namo ta mũcere ũguo, taũguo ũkĩmĩatũra nĩ ũmĩatũre wega ũbacĩrĩire nĩguo maĩ mau no ũmekĩre gĩkombe-inĩ kana ũmekĩre gacufa-inĩ nĩguo no ũmahũthĩre baadaye kana ũmaige baadaye ũmanyue baadaye kana ũruge namo thutha mũtheri.

Ng'ano iria ndanaigua cia waru kana cia chips, nĩ atĩ ũngĩcirĩa nĩihũtagia mũndũ naihenya mũno. Citihotaga kũnyita nda ũkĩringithania na mĩthemba ĩno ĩngĩ ya irio. Na gũgatuĩka atĩ, waru ũyũ kana chips ici cirĩyagũo nĩ airĩtu. Airĩtu nĩmaciendete mũno tondũ, nda ciao nĩmekũrĩa na nĩmekũhũna naihenya. No mũndũrũme gũtuĩkaga atĩ ndangĩrĩa chips ici na aikare mathaa merĩ atahũtĩte. No aribatara kũrĩa ingĩ kana either ongerere ingĩ.

Mũthenya wa mbere kũhũthĩra laptop warĩ mũthenya mũritũ mũno harĩ niĩ tondũ ndiakoretwo ndĩmĩhũthĩrĩte hau mbere rĩu ũndũ ũcio nĩ wanditũhĩire no nĩndarĩkirie kuonio nĩ arĩa twarĩ nao no nĩndonaga ta ndĩramahe wĩra mũritũ mũno gũtinda makĩnyonia ũkũhihinya haha hau hangĩ warĩkia ũkũhihinya haha no nĩndakĩũmĩrĩirie na mathĩna marĩa ndahĩtũkĩire mathĩna marĩa ndarĩ namo no mũico wa thikũ ũkiuga ũthire nĩndakoretwo menyete kũmĩhũthĩra na ona rĩu no ndĩmĩhũthagĩra rĩu ni ndatuĩkire mwene, rĩu ndĩmĩhũthagĩra wega ũrĩa gũbatiĩ.

Ici nĩ honge, kana kambuni, icokanĩrĩire hamwe, gũteithĩrĩria kana gũkĩria, ta cukuru ũguo, kana gũkĩria ta kĩganda ũguo. Rĩu kambuni ici, cicokanagĩrĩra hamwe, cigateithĩrĩria kĩrĩa cukuru ĩyo kana ũndũ ũngĩ na mbeca, nĩguo mahote gũkĩyũkĩria. Aya nĩo matuĩkaga nĩ tao sponsors ao.